Mũthenya wa gũthiĩ wĩra njũkagĩra mathaa ma thinacara cia rũcinĩ, ngeharĩria, ngethamba mwĩrĩ, ngakinya magego ngacoka ngathiĩ citĩnji, ngeterera ngari, yoka ya mbere ĩkangua ithaa rĩmwe nginya gũkinya kuoya ngari ĩo ĩngĩ. Ngoya ĩngĩ, nayo ĩkandwara ndagĩka mĩrongo ĩtano ningĩ ngakinya wĩra-inĩ, kũoguo nĩ hũthagĩra kĩndũ ithaa rĩmwe na nagĩka mĩrongo ĩrĩ na ithano kana mathaa merĩ.